En kabatutie nyun akobo kambunit ab stimok simakichor transformerishek kondoi Kou center ko en center kobaishe twenty four hours akobais bet agemo komamiten chi netot kobwa kochor amun Gere bik kora komuch yikakonde transfomait yelekande konde taishek Yani kokakinde taishek ko ngor kilale Tait en kemo komaimuche kochor transfomait noton ntamun laldos taishek kokebos corset ab transfomait en Maisha koraa komuch konde oratinwek chebune bik Saidi Yani oret to oret nekibune konda yelebune chitugul koibare Iger Chito ibwat Kole ichor transfomait ibwate Kole nyon kosirto nguni Chito konamden ichore kebose chorset ab transfomaishek